Mũrĩmi rĩrĩa ahandĩte acoke ethe ataramu a ngirigaca, mamuonie nyeki ĩrĩra njega ya kũhanda. Na nĩ getha athiĩ rĩu amĩeruhĩtie, ũguo rĩu ahote gwĩtiria ng'aragu okũrĩa guothe ekũhanda.

Oũrĩa ũracihe irio cina hinya, noguo ikũraga cina hinya mũingĩ. Na nĩ kũrĩ ng'ombe cia gũkamwo, nacio icio ũngĩcihe irio cia iria, nĩguo cirutaga iria rĩingĩ. Ũguo nĩ cicangagĩra ũhoro wa irio icio wa ũgima wa mwĩrĩ wa ng'ombe.

Irĩo cia kũma kambũni~inĩ ya UNGA nĩ ikoragwo ciĩkĩrĩtwo ithondeketwo wega nĩ ikoragwo ciĩkĩrĩtwo indo irĩa ciothe ciagĩrĩire. Ogũo okorwo nĩ ng'ombe ya iria nĩ ikoragwo ci njega. Okorwo nĩ ng'ombe ĩno ĩngĩ nĩ ikoragwo ci njega. okorwo nĩ ndegwa nĩ ikũraga na hĩnya na igakũria na ihenya.

Riko rĩa kĩrĩu rĩrĩa rĩhũthĩra mwaki mũnini mũno na rĩkahũthĩra ngũ, kwoguo nĩrĩranyihia ũhũthĩri wa ngũ kwoguo ikahũthĩka nyinyi na nyũngũ iria ciarĩ cia tene, nyũngũ icio nacio nicia ũgĩkũyũ, kĩu nĩkĩo kĩrangenia mũno.

Gũthitha karati, na ngacoka ngatitha waru, ngathambia wega, ngakorwo ndinangĩtie kanyama gakwa wega. Ngacoka nganyita tũnyanya twakwa ngakira wega, na tũkarati tũmwe ngakira. Ngoya gĩtũngũrũ hindĩ ĩyo rĩu ngekĩra riko ngaruga.

Nĩ kũmateithĩrĩria kũmonia bata wa gĩthomo, bado tũgacoka tũkamateithĩrĩria kũmathomithia. Koguo nĩ wega gũkorwo na ithomo cia andũ agima ona andũ arĩa anini. Nĩgetha othe makorwo magĩthoma na makamenyithio bata wa gĩthomo kĩu.

Ndĩrecirĩa ũhoro wa taũni kũndũ gũkũru, kũndũ gũkũrĩte mũno. Nĩkĩo kwĩna barabara njega na kwĩna manyũmba manene. Kũndũ kũu nĩ kũonania nĩ kũndũ gũkũrĩte na nĩ kũndũ gũtarĩ gĩshagi~inĩ yani nĩ kũndũ taũni~inĩ.

Haha nĩharĩ na ũkũngũĩri wa mũthemba, either wa gĩthomo, kana ũtamanduni wa andũ kĩũmbe, nĩguo haronania. Hena ũkũngũĩri ũcio na hena andũ aingĩ magomanĩte, njamii yothe.

Haha nĩ thũgũrĩ ĩho, ya indo cia kwĩgemia ta mĩgathĩ, nĩguo ndĩrona. Na indo ici nĩ ironeka nĩ cia Ũgĩkũyũ nyingĩ irĩa cigĩtwo haha. Kũguo nĩ thũgũrĩ ĩho.

Haha nĩ thũgũri ĩyo ya mbeca, either he mũndũ ũraruta mbeca, kana mũndũ ũraigithia. Rĩrĩa rĩothe ingĩona ũndũ ta ũyũ, nĩndĩciragia ũhoro wa mbeca. Mbeca igakorwo nĩ nĩ nĩ kũrutwo irarutwo kana nĩkũigwo iraigwo thĩiniĩ wa kĩgĩna.

Thiaga cyber-inĩ na rĩngĩ no thiĩ Huduma kwa Huduma, na ndirĩ ndahũthĩra macini ciakwa tondũ ndicirĩ, thiaga kũu ngahũthĩra macini ciao na ngarĩhĩra. Wagĩrĩru wakuo nĩ atĩ, nĩ kũndũ, nĩ maũndũ mabacĩrĩre , ũguo nĩgũkoragwo na mũtaratara.

Rĩrĩa mũndũ arwara, na akagĩa na ndwari nene ĩrabatara mbeca nyingĩ, nĩngoretũo ngĩmenya, na nĩngoretwo ngereire thĩna-inĩ ũcio, na ngona rũhonge rũrũ nĩrũrateithĩrĩria, thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ, na thĩiniĩ wa famĩrĩ, nĩtondũ, mbeca iria ũgũkorwo ũgĩtio, ũrarĩha nuthu yacio, nayo Sha ĩgakũrĩhĩra nuthu ĩyo ĩngĩ. Ũguo nĩguo ũteithĩrĩrie.

Nguoya thimũ, na kũmũonereria ũrĩa agĩrĩire nĩ kũhũthĩra rũrenda rũu kana kũhũthĩra app ĩno, kũmũonia step by step. Kũambĩrĩria, gũthiĩ step ya kerĩ, ya gatatũ na ya kana ona ya gatano na ya gatandatũ njoke ndĩmuonie ũrĩa mũndũ agĩrĩire nĩ gũĩka na kũhũthĩra.

Nĩ Nairobi na ngwĩciria gũtirĩ thayũ mũiingĩ ũguo, nĩtondũ wa wĩingĩ wa andũ, na gũkorwo kũnyitanĩte mũno, kugwo gũgakorwo andũ aingĩ mekuo na nĩkũgĩte andũ angĩ makoretwo magĩthiĩ kũu, na matirĩ mawĩra nĩ maũndũ mangĩ mamatwarĩte.

Ndĩreciria haha nĩ mheshimiwa wĩ ho, na nĩ kũheana araheana taito. Mũndũ magooka na bamĩrĩ yake makaheo taito yao, o mũndũ agakorwo na taito yake. Magacoka magakorwo nĩ marahũrwo kabica nĩkĩo maikarĩte ũguo makĩhũrwo mbica.

Nĩ kũrĩ wabici cia kuo irĩa tũthiaga na twathiĩ, tũthiaga tũgakora mũndũ ũragũtarĩria, ũrĩa wagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩingĩra wabici-inĩ ici, na nĩ kũrĩ na kũndũ kũingĩ gwa kũingĩrwo ti handũ-inĩ hamwe. Na o handũ nĩ harĩ na mũndũ ũragũteithĩrĩria ũrĩa ũkũingĩra na ũrĩa ũgwĩka.

Nĩũrabatara gũkorũo ũthomithĩtio ũrĩa ũngĩhota kũhũthĩra tablets, na nĩgetha ũhote kũruta mbiacara ĩno, ĩroneka nĩ mbiacara, ũguo no mũhaka ũkorũo ũĩ nginya ũhoro wa mathabu, nĩgetha ndũgagĩthiĩ ũkĩhĩngĩcũo hĩndĩ ĩria ũrakorwo ukĩendia indo ciaku.

Wambere akorwo na mbeca, na wakerĩ akorwo akĩhota kũarĩria andũ arĩa maramũgũrĩra wega, na wagatatũ, akorwo na handũ harĩa angĩkorwo akĩ dispaly indo ciake, na ndĩmuonie ũrĩa kũbanga indo ciake, atĩ ndaracitukania. kuoguo maũndũ mau mothe nondĩmuonie.

Haha haronania atĩ mũtandao wĩthĩ, kuoguo ndũrahota gũkorwo ũgĩkonekti, nĩgũkuonia nĩ caĩni ya gũkuonia atĩrĩrĩ, atĩ ndũngĩhota, akorwo nĩ thimũ ũrahũthĩra, nĩkuonania mĩtambo ĩthĩ, hĩndĩ ĩrĩa irauga ũũ, ĩyo nĩ caĩni ĩrĩa yonanagia ũguo.

Nĩ ngoragwo ngĩciria haha nĩ harabatara igoti rĩa mũthemba rĩrarutwo, koguo he macini na nĩ wabici fulani, no ĩrenda kũrĩha magoti. Nĩ gwa kũrĩhĩrwo magoti na nĩkĩo hahana ũguo na hingo ciothe ingĩona sign ĩyo, ũndũ ũcio nĩguo ũkaga thĩiniĩ wa hakiri.

Niĩ nĩ njugire nĩ wega nĩ tondũ mũndũ nĩ akoragwo akĩhoreria hakiri, nĩ athiaga akona maũndũ mangĩ mega na merũ umĩte, nĩ hĩndĩ ĩyo nĩ ũhetwo na ũgakorwo ũgĩikara wega, ũkĩheo ũgakenerera, meciria magakorwo me, matarĩ na maũndũ maingĩ. Hĩndĩ ĩyo atleast ũgaikara ũhoreire na hakiri ciaku citirĩ na maũndũ.

Thimu kũhang'i ĩkarega gũthiĩ na mbere kana gũtwarithia ũndũ ũcio ũrenda. Ũgacoka ũgakorwo wĩna tũmathĩna hau gatagatĩ-inĩ ũkarigwo ũgwĩka atĩa. Ndanakorwo ngĩgeria thimũ nayo ĩkahora, maũndũ ta.

Wambere, ũndũ ũyũ ndingĩwenda, gĩtũmi nĩ mbiacara ĩrahũrwo handũ bara-inĩ. Ngari ĩngĩhĩtia ĩte mwerekera, na andũ acio ũrĩa maikarĩte, nĩyũke ĩmahatĩte ndanona andũ mokĩte makarangwo bara-inĩ, makaninwo na indo ciao, famĩrĩ ciao igatigwo cikĩrĩra nĩũndũ wa gũkorwo mũndũ ũcio aima mbiacara-inĩ, nondanakũinũkĩra mũciĩ gwake.

Aya nĩ atongoria a bengi ya Equity, na maronekana nĩ ceki maraheana. Na rĩngĩ marahe gĩkundi kana makahe andũ akĩnya nĩ getha makorwo mena mbeca na icio nĩ mirioni mĩrongo ĩrĩ na ithano nĩ cio mamũkĩra.

Andũ nĩ mahotaga gũkorwo makĩ nyitanĩrĩra. Nĩ kũroneka nĩ gikundi ikundi mwanyamwanya. Nanĩ ta mbeca marongania kana nĩ maũndũ mao mararĩrĩa. Ũgũo nĩ kuonania andũ aya nĩ maragĩteithĩka mũno nĩ tondũ nĩmekũnyitananĩrĩra na moyane na mũndũ ahote kũĩrũgamia.

Wĩ mwega, nĩngũkuĩtwo nĩ ngari ĩyo ũrĩ nayo, na nyuma na mũrigo wakwa, na ndakora mũrigo ũrĩa mwandutĩra tigwo wakwa, ũguo no ũndorere nũ kana ũtwĩrie nũũ wakua mũrigo wakwa, nĩgetha ndĩwone.

Aya nĩ ambunge na me thĩiniĩ wa parliament, nĩmaroneka nĩ ndereti imwe mararĩrĩria thĩiniĩ wa bunge. Ũguo nĩmaroneka he nderereti mararĩrĩria thĩiniĩ wa mbunge ĩrĩa marĩ,

Ndĩna nyũmba ina rũmũ igĩrĩ, ya toro na ya metha~inĩ. Na ndĩna nyũmba ingĩ ina rũmũ ithatũ; ĩna rũmũ igĩrĩ cia gũkomwo na rũmũ ĩmwe ya gũikarwo. Na kũĩna nyũmba ingĩ, ikoretwo ina kioro thĩ~inĩ na mbabũ ci thĩ~inĩ na igakorwo ina rũmũ ithatũ. Ici ĩngĩ cioro cia cio ci nja. ũgwo o nyũmba ĩna mbei yayo.

Nĩ kũrĩ arutwo aingĩ mekũremwo rĩngi nĩ gũthoma, tondũ nĩ makoretwo magĩteithĩrĩrrio nĩ mũtaratara ũcio nĩ ũndũ magakorwo magĩthoma. Na ningĩ thutha-inĩ nĩ makahota gũkorwo makĩandĩkowo nĩ thirikari icio, na makahota gũcokia mbeca icio. Ũguo thirikari nĩ yagĩrĩirwo nĩ gũĩciria ũhoro ũcio rĩngĩ na kũmenya ũrĩa mangĩmateithia onakorwo no manyihirie, manyihie kĩgĩna kĩrĩa magĩrĩirwo nĩ gũkorwo makĩmahe.